Ohula mamol, jogi aneno ka gin ji mag'eny ma pi odaro gi gigegi, kendo aneno kagitemo gologi ei pi kae, manyiso ni koth nochwe maduong' ahinya mi pi obedo mang'eny kendo odarogi kuondegi mag dak

Aneno ka jatelo moro oyawo ayanga, kar ma iolo ne gigo maringo katiyogi fuel kata diesel moo, aneno ka geche apiko moko osepangore kae kendo mondo olgi moono.

Nyadendi moro ogo picha e tie aora koruako lewni ma kinyachon kendo oting'o yien ewiye, obuonjo ahinya kendo en gi mor mang'eny.

Kambi maduong' mar safaricom, oriwo lwetgi gi kambi mar Starlink mano kaluwore gi wach mowachi gi jatend Safaricom maduong' Peter Ndeng'wa mantiere e picha kae.

Ma en Migosi Rigadhi Gachagua mane en jalup Jatend piny Kenya William Ruto, mane othich oko e sirkal kendo sani oonge kodgi.